Diere moko ne wakowo waywa moro manowere gi jaode. Piny moro ni karungu. Ka ne wachopo kanyo ne jogo obedo kodwa mager ma kata mana chiemo ma imoyo ji e liel ne ok gimiyowa. Giketowa ni wane ma watedo, to wan e ma wamiyo gi chiemo nikech wan ema ne wang'eyo kuma waywa ni nobede. Ogik sama koro nitimo neno. Owada ne obedo matek ma seche moko ii, imako gi turuphone ni idwa wuoyo to ikoni mana ni ling' thi, un ema nyocha uchamo gige waywu kuma nodhie go kachode. Ogik seche moko ma koro Dani omi thuolo ni mondo owuo, to dani wacho ni nyathine ni ne ne ber. Jo karungu ne obedo kodwa mager ma lweny nowuok kanyo ma ji noringo. Newaringo waweyo kata ka pok oik waya. Gino ne lit ma seche moko ka wabedo piny waparo to wawacho mana ni eei. liel en gim ok owinjore bed ni ji gore. To ne wayudo somo puonj malich manewayudo gi kanyo ni nyithindo manyiri kosekendi, to owinjore bedo ni bedo maber kwonde magidake no, mondo kik tungni mag dak gi, mon gi timo gik mabeyo mowinjore bed ni gitimo konyuomgi. Wan mano ema waneno, ma kasani kaneno sanduku to aparo mana lweny mane otimore Karungu.